Chope mbaret kokararanit akitya kemin. Yekakemin kotore kenyit ageng'e, sikona koiyo logoek. Yekokooyo logoyek kegonye ipakopiriregitun sikinam kepuut. Ak yegoge puut anyun, kipageng'a ana kema koyomnyo, sikopiit keip kipageng'a en factorishek chegingoen, sikopiit kechopen chaik anan kimuch, kechopen chaik. Kora kotoreti piik sikomuch konyorchikee rapisiek. Yon koagengaa komuche piik kwalda ana kotemiik kwalda sikosich chepkondok cheimuche koboisien en atkai tugul.

Yoche kengotyi ngotwet sikokimit sikorib kiagik komochut imbar kobakwam minutik chekakimin , koraa ko yon kakonam korut minutik kesemberjin sikomuch koistogee timdo neimuche koter minutik komotkorut , koraa kimuche kebit minutichotet sikobar tiongik cheu kutik anan ko isirek chenome minutik ak kwam koniton anyun ko oret nekiteren tiongik sikomuch komaam tuguk en imbar, koraa koyoche kerib en atkaitugul ak beek okot yon kakonam koyam emet anan koyon momi ropta sikomuch kotoretokis.

Bo komonut boisioni amun toreti bik konyorjigee chepkondok ii anan ko omitwogik chekimuche kiam yon kokimoche kechop chekiome, koraa kotoreti bik konyorjigee rabisiek cheimuche kor kwalen tuguk alak cheu bandek ii anan kolibanen okot rabisiekab sukul, koraa kotoreti bik sikobit kwalen okot ingoroik ak kwosiek ak kwalen koraa tuguk chekimokchingee en koo cheu chumbik ak sukaruk, koniton anyun toreti bik sikomuch okot koribokis ak komiachekitun boruekwak en atkaitugul.

Boisioni kobo komonut kot misink amun toreti temik konyorjigee chepkondok cheimuche koboisien en atkaitugul, obwote kot misink kinonome netaa omine agobo chemugulaik chekikono borotet kot misink ak ngandan komiten chekitindo minuokik ii chebo minutik ii cheu ni okere en yu ko kioborjigee oter kot misink simokonon asenet, ngap miondo neu ni koyoe temindet komatakotestaa kominso koyekuyoito anyun anan yekiterto koyoche kebit chemugulaik sikobit koter miondo neunitet sikomonyorjigee temik asenet

Netaa okeree olee toos imuch kokakee en ngweny yoon kawisak robtaa anan toos imuch koruut komomii robtaa ako maran koran koloiit koroboni, neboo oeng okeree olee toos imuuch koruut en kimnotet neboo barak komawesan tiong'ik chemiten ng'ung'unyek sikomuch komokonon asenet anan ko makany kot mising kot korut, neboo somok okeree olee toos imuch kokonon borotet netiana anan ko kokonon rabishek chetiana cheomuche oboishen en atkai tukul kouu okot en binseet neboo kebiit okot minuti chuton anan kechengyii mbolea minutik alak chemaran iminee yoon keibut chutet.

Toreti chemasai tiongik komangem logoek amun logiek kochome tiongik chechang ko chemasai komuche kosipkoter tiongichuto yon kakwam komokomuche kotestaa kobakwam logoyat anan okot yon kochut teta imbar kobokwome chemasai korkosikto komaran komi logoek yon komokomoken kii , koniton anyun kotoreti temindet komonyorjigee asenet en logoek chekimin en imbar sikobit konyorjigee borotet neo kot misink yon koron kokorurio logoechuton akomuch kobakwalda en indonyo sikomuch konyorjigee chepkondok cheboisien en atkaitugul en kou okot aletab omitwogik.

Ireyu okere tiongik cheome sokek anan chekanam minutik chechoton kekuren isirek kokorotweju anyun kot komokiter ii kokonu asenet en minutik amun mochomjin minutik korut komie , yekakwam sokek kotere minutiet komotokonyorjigee tuguk chemokyingee minutik sikobit korur komie anan sikobit okot kokon borotet en temindet, kotiongichuton anyun kokonu asenet en minutik cheu inkwek ii anan ko ngendek yon kanam omokiter , konyolu keter anyun korotwechuto sikonyorjigee temik borotet neo kot misink koron kokobut minutichutet.

Biasinik anyun kobokomonut en kokwenyun amun toreti kenyorchikee amitwokik anan kotoreti temiik konyor chepkondok cheimuchi konyorchikee tukuk chekiboishen yoon kakwalda niton anyun koimuuch kechop koik amitwokik yoon komomii tukuk alak chekechobe sikobiit keter siororto, kora anyun yoon kokobol temindet komuche kwalda en imbar sikobit konyorchikee rabishek cheimuche kor kwalen tukuk alak chekamokomii anan okot kolibanen rabishekab sukul anan okot kwaleen ing'oroik chekamakotindo, akolokyinen kora lokok kolokutik chekororon yoon kakwal, koniton anyun kobo komonut en kokwenyun.

Netaa kotoche kechop imbaret kokaranit sikomuch korut minutik tugul chekakimin chebo bandek ak ingendek ,yon kakimin anyun bandek ii koyoche kesemberji yon kakonam kotar wikisiek somok sikostogee chemasai anan ko ipkoloishek cheimuche koter bandek komot korut , koraa anyun kimuche kinde mbolea sikotoret yon kainam korut anan yon kainam kisengeng , kouon kakimin anyun ingendek ii komuch kindee koraa mbolea sikotoret en ruret ak kinam koraa kebit sikostogee tiongik cheimuche kongem koniton anyun kotoreti sikorurio minutichutet komie.

Kimuuch kiamnda sotaa anan kiamnda chaik koroi sikomutitakee kot mising, chito komuuch kosorok kechiket nusuu akityo koyee chaik nusuu sikobiit komutitakee, anan koimuch kwaam buch chito koroi, imuuch kwaam ko kaa lanchi anan komuch kwaam koik chebo saa nne anan ko akot akee komuuch kwaam ko kaa sabaa kokakiamda akot bakai kawek chekokichob sikotoret chito kobiyoo anan ko konyorchikee afya nekararan.

Koroi kechoben lokoek cheterter cheuu mokopchat, cheuu maembe, cheuu nyanyik akoi cheuu karot okot kora, koroiton anyun kemikiseni tukuk chechang chekor koker olindet kochome kot mising kwaal anan chekor kwomee chito kokeree kokonyorchikee lokoek chekachang'a, koniton anyun kotoreti chito yoon kochop sikonyorchikee chepkondok nan sikonyorchikee rabishek cheimuche kor koboishen en atkai tukul yon komii kiit nekomoche kotesen taai anan yoon komii kiit nekomoche sikwaal koniton anyun kotoreti chemung'oroidet anan kochito neboo kipandait sikonyorchikee chepkondok anan ko rabishek.

Okeree mwanikab inkwek ii choton kotoreti bik yon maran kemoe ichop inkwek ii anan yongemoche inel kit neu bendo, okeree koraa unga chechoton cheimuch kechoben kimiet anan komaran yon kamokomi unga chepo bandek, okeree koraa unga chebo anan cheimuch kechoben mandazi anan kochapatishek ,okere koraa en yu logoek chetoreti bik yon kakiam anan yon komoche chito konyorjigee logoek, en yu koraa okere sukaruk cheimuch keboisien yon komoche chito kondee chaik.

Inoni kobwotwon toretoshek cheimuch kokon sirkali kotoret bik chomotindo omitwogik anan kobik chemoimuchi kochenjigee omitwogik, koniton anyun kotoreti bik sikobik komengis en kipagenge akonai ot akichek kole kibwote , boisioni kobo komonut kot misink amun ngor konyorjigee chitugul kaliet anan konyorjigee okot chitugul komengis komie komomi koimutiet agetugul, koboisien anyun kotoreti bik sikomuch okot komochorso angap yon motindo chito omitwogik konome kole onyorjini ono omitwogik ak itio konam kobwat akobo chorset tuguk chemonyolunot en atkaitugul koniton anyun ii kotoreti bik sikostoengee tuguk cheyach.

Okeree bandek chebokomonut kot mising chetoreti temindet sikobit konyorchikee chepkondok anan i konyorchikee unga chekiboishen yon kimoche kechob kimnyet, okeree kora en yuu ng'endek chetoreti kora temindet sikobit konyorchikee rabishek anan akot konyorchikee kesweek cheimuche kemiin, okeree kora en yuu ndenguk cheimuche kialda kora sikonyorchikee temindet rabishek anan chepkondok chebo atkai tukul sikobit konyorchikee tukuk alak tukul chekomokying'e.

Kiit netesetaa en yuu komung'aroshek cheterter cheboo aldaetab tukuk cheuu ng'endek, bandek, ndekuk, ak alaak cheuu muchelek, chuton anyuun kotoretii chemung'araik konyorchikee rabishek, okeree kora tukuk cheimuch keibeen tukuchuton chetoreti chito koiben kong'eten ndonyo bakai kaa komonyor ng'emishet en oreet, boishoni anyun i kotoreti biik sikobiit konyorchikee chepkondok cheboishen en atkai tukul, akotoretii korak okot en kalokutik yon komoche kwaleen tukuuk chekiloche anan koyon komoche kolibanen rabishekab sukul.

Mile bik tuguk cheagere en ireyu tuguk chekalelakitun Kou ketik chekikoyamia anan ko tuguk chekirut akolelakitu agere koraa kochimildo nendibare Ile koraa komaiche Inam itembeanenile ano ano ngab megere Ile tos itaki gei ano ngomamiten oret mile bik ngab igere koraa bolik chekatuegitun komenae Ile nei Koe en yuton anyun komie bik ngab menae Ile tos nee korotwek chuton